Nyamũ ĩno ĩgũgĩtwo mbarathi, nĩ nyamũ ĩkoretwo ĩkinyita kĩrĩa kabira-inĩ ya ũgĩkũyũ nĩ gũkorwo nĩ ĩkoragwo ĩrĩ nyamũ ĩrĩ ihenya rĩingĩ na nĩkoretwo ĩgĩtũmĩka nĩ andũ mĩthako-inĩ tofauti tofauti ona kana kũrĩa andũ maragĩthiĩ ikeno ciao na raha ciao ĩgagĩkorwo ĩrĩ nyamũ ĩmwe ĩkwenda gũkorwo andũ magĩkuo nĩyo magagĩkorwo ĩrĩ ta njĩra ya wonjorithia tondũ nĩmakũrĩha, na nyamũ ĩno ĩgĩtwo mbarathi ona kũrĩ angĩ marakĩmĩiga mĩciĩ-inĩ yao ĩgakorwo ĩkĩhana ta kĩndũ gĩa kwĩrorerwo nĩ gũkorwo ti nyoneki mũũno bũrũri -inĩ wa Agĩkũyũ, norĩu nĩ thiĩte ĩingĩhĩte kũringana na rũciaro rũrũ rũnini tondũ nĩrũkotwo rũmĩiyũkĩtie kũringana na ũrĩa rũkĩionaga thinema-inĩ na rũgakobia mĩtugo ya athũngũ, ĩgagĩkorwo nĩ kĩũmbe kĩmwe gĩa ciũmbe iria cirakorwo rĩu cigĩtuĩka cia kũigwo mĩciĩ-inĩ ya Agĩkũyũ ona gũtuĩka hau mbere-inĩ ndĩragĩkoragwo mĩciĩ-inĩ mĩingĩ, nĩ nyamũ njega mũno na nĩ nyamũ ndĩĩku na nyamũ ĩkoragwo ĩrĩ njega nĩgũkorwo nĩratũmĩka nginya rĩu harĩ wonjorithia.